Abaibaenchini bandiat nekakibek amun bandiat nekakibek kokachin bik ngubut olekibeldo bandiat iwendii imbar ibut bandiat netomo ko gong netakomesisiot yewae site balalenik tugul akilalal mat kabisa koyet Kotor kobit ngetetiot newon akinde bandiat nekariste balalenik tugul Kotor konget bandiat inegen inde Barak en ngetetiot akiwechweche yangagowelel calait komosta agenge iwelel Kowa kamasta age torkobek iwechweche Kou notet kotorgorur kamasta tugul yerur komasta tugul komuch inemu akomuch inde chumbik anan inde pilipilik imuche itil lemon akiburburte en chumbik akisalen woi tugul en bandiat nitet Akiyam akomuch iyamde chaik anan iyam buch

Ee en Kenya kochang' sipitalisiek chemuch konyaa cancer aenge en sipitalisichuto ko Kenyatta hospital komiten Nairobi, Nairobi hospital kora ko imuch konyaa cancer ko inyoe en oretab chemotherapy ak radiotherapy ko nairobi hospital komii nairobi, kora koo boto Achkan university hospital komii nairobi, Moi teaching referral hospital en Eldoret, Kijape mission hospital en kijape ,Cancer treatment centre of America komii kenya location of Nairobi, MPSHA hospital mii nairobi kora ak Medi hill hospital, Medi hill hospital imuch inyoru en Nairobi, Eldoret ak Nakuru ko services chechwaket kou screening ak treatment agetugul nepo cancer, imuch kora koko chemotherapy ak radiotherapy, imuch kora kokono aa mm konetisiet nebo amitwokik chenyolu iin matiam yon tindoo chito cancer ak yon imoche ikirindee cancer.

Mmh yon omiten buch kosorwekab asubuhi ah imuch abakat choronok choronok kyuk kii anan nii omwetishei ko kotko mara momiten choronok kyuk kii ana ko mara motinyee ingoroik che tot amwet tii ko isire tyenuokik kii anan anetgeenl otyen. Koraa osire poems koyomoyoe yomoyoe kasishek chon iko tukul lii komuch apangan kot apangan konyunet tii anan nii anan asiman. Koyon mosomonii komuch owo children's home ana ko yon miten bik cheyosen.

Yon chang karishek oret subui owendii akapkasi obune pikipikik amun pikipikik komobune mobune oret aenge ak karit imuch kobunot katikati nebo kasishek Kii kowendii ah kowendii kochokto mou karit amun karit kotokotonone kokonye karit age kosibtogee ko nafasi nekatui kiteno karit komuch kochut orit pikipikik kobunobun. Koraa imuch obu keldo amun ni ah omunee yobun keldo imuch atilat shortcut tishek kii mou in yon imiten karit orit koketebote ikonyee kosibtogee karit age ko yon ikonyen kosibtogee karit ake kwendi sait neo netos ko komongi kokorek en karit tii ak kobun keldo ko isirtoen karishek chuu iko ot matin nafas nekonget en en karit age ko kiten nii ko imuch ibun mou yon iteimitem karit orit.

Yon kowete ingoroik kii ak Kobek beek en tapit tii koimuch asor en oinet tii anan oromu en keringet koyon momii beek keringet anan ko oinet tii oboishen chekiotiki terenik, ako yotwo Koraa omwetishei ko beek chekonget omwetishen nii ousen kot sikopit tii komototiny chukokonget en terenik sikopit oboishen ounsei ak ichoben omitwokik amun momiten oinet ako momiten keringet. Imuch koraa anan en in chombo clean water .Koyaal lii oboishen chotet tii omwetishei kochebo terenik oboishen oyee ak ichoben omitwokik amun makoi iyan ah bichotet tii amun menken ole koibunen beek chuton imuch kokobo koromu en yuun bo siwege chii akoibun iyoiboishen nii imyan koraa.

Ah orutechinii araraitab beek ah en sait agetukul yon motinye kasi agetukul lii amun moloo en olemiten ah amuneishek cheochome sorutechi araraitab beek kii ko inibur en yotet tii ikose ikose en koristo en nemuche ko mii koristo nemuch koyai okili tii korilasen. Ah amunee age nochome ah okere tyongik ab beek cheterter cheu nchirenik ki ak mororochik amun chotet kityok chemiten en araraitab notet nemiten yunekit ko en kararan niker inchiriot kopire beek konyone akoi barakiat, kowekse orit ako imuch iker ah . Koraa komiten mororochik ah imii Koraa ah bik alak komuch konam samakiat tii koba kobel lii ana koyoo kotindo bo maana en borto en borwek kyok kii amun korindo mionwokik alak tukuk.

Ah en ole okertoi komuch orutechi ole obunu ah orowek cheu arawet nitai nebo oeng ak nebo somok amunii motowo ropta. Ah ole obunuu kowoo ropta en arawet nebo angwan, mut ketestai akoi nekit arawetab sisit kotam kowoo ropta ako tam koflodeni mmh ko orowek cheu arawet netai nebo oeng nebo somok ak arawetab taman, taman ak agenge taman ak oeng ko matam kowoo ropta. Ko kosorwek cho motowoo ropta koimuch ah iwee iweiker tukuk chechang cheu chaik olekimindo chaik ole kiputito , ele kimimdo coffee ole kimindo tukuk cheu mananas ako ole kiputito . Tukuk in minutik chechang ole kimindo ole kiputito mionwokik kwak ak tukuk tukul ot chebo minutik chotet ah ole obunu ko oleo kemine kimene chaik ot pandek Koraa ak mananas.